Aneno ji ariyo e puodho ka, to jogi oting'o ogunde ng'ato ka ng'ato. To chalna ma jogi kayo majan, mikech karango mos to puodhoni en puodho mar majan kata chae. Koro jogi keyo, e gima timre kae.

Kae nitiere dhok to nitiere pi. Mae en pith mar jamni, to jamni gi olosnegi kargi monegobedni gimodhe pi pile ka pile. Koro sani okelgi kar modho mi gimodhi e kargi mar modho.

Kinde mokwongo manago abal nean ja klas adek. To kanateme mokwongo notek nikech pi nedonjeuoma, moke bende nagado gi e dhoga. Lakini bang'e to kaka namedo time to nang'eyo mochopo kamo koro kata kanadhi goyabal, tagoyagoya abal maonge tabu moramora manene.

Gik man kod nengo kae gin kaka ndara, udi, yiende, geche, pikipike, ji mawuothe ndara kanyo, teche mamenyo ndara gotieno ka piny oselil, kaachiel kod ndikni.